Kotos chobo Kenya komie lolotinwek ak teranik amun chebo kokwet konyalu komi kirwagik ak sigik chekiyo meren chechang

Ye aker pichaini, ye aker siruutik che kakisir en parak yon i, ko apwati ale ng'alek ap mbareniik che ng'alale missing', ako missing' ko chamichinet ap meng'atet ap mbarenik. Ye metinye chamchinet imeny mbaret ko mami ole imenye kou kele ma neng'ung'et mbaranatak. Angot itinye chamchinet itinye tuguuk, karatasishek, che iparu kole imenye mbaranatak ako neng'ung' mbaranatak. Ako yami kaimitiet age tugul eng' meng'atet ap i mbaranatak ko iwektaigei kot no kakisir sirutiik en parak yo ipi cheng'ati arorutiet anan chamchinet ap meng'et ap mbaranatak.